Ngamnatet ne imakyinigei en boisioni ko inai ole kibaitaa ingogaeiik chutoon ii sait netachei koyamisheen ichegeet olekiriptai simanaam mianwagik aginai kiit ne ibuu mianwagik ab ingogaeiik chutoon ii sikobiit igirinde kiit age ne yachei inai ko sait ne yachei kolaguneen kariik che imakyinigei en boisioni ko amitwagiik korong simabaar rupeet ak konyoor ole burgei.

Tuguuk che milee biik en Yu ko ole teptai bichutoon yae kasiit nitoon bo muchelek kachichilgei ole miten mashiniit ii ole kora ko mingiin mezeet neyaen bichutoon kasiit chilegei bichutoon yae kazit en yutoon mamiten nafaas ne yame ago kora komawooh kasiit nitoon yae bichutoon ago chaang ichegeet en nambariit.

Ngomnotet ne imokyinigee en boisioni konoton nebo esabu inai ile ata tuguk cheituru en karini ak ata cheindei karit orit , yoche koraa inge iketate karinit si ipchibik tuguchuton en uitugul olemiten, yoche koraa inge isir ak ingen iboisien simoiniton oo ,karik chemokyigee kokoboto somanet noton nemi barak en ,ak leshenit nekikonin sirkali neiboru kole chamdaat iyai biashara initon , koraa konyolu itinye leshenit nebo karit neiboru kole inge iket kariniton iketoti yon iyoe biasharainiton ngunget.

Kit netesetaa en yu ko manamba neteben bik chemiten en rutoitonywan kobendi en oret ,teben icheget koliban rabisiek choton chekokimutunen en kariniton kotobotio bichuton bendi en kariniton ako iboru kole liboni icheget rabisiechuton en simoisiekwak amun chile ocheget simoisiek ingotesee taa kobendi en oret ak ingotepsen manamba koliban rabisiechoton chekokimuten en kariniton.

um Kit nenyone metinyu inoker nitoni, ko iborwon piik choton che chobe mashinit, iboru kole uon kame mashininiton moboisie, so tyeme pundishe chuton kochop mashininitoni si kobois koyai kazit noton tam koyoe yo boisie komie, so tyeme pundishe chuton koyai kazinitoni si koraisisian kazit ne tam koyae mashininiton en haraka.

Tukuk chebo kamanut en yu, ko mwanik che kakomong ii choton chebo avocado , kora kiit nebo kamanut en yu ko mashinit niton neinemu mwanik choton chebo avocado, kiit ake nebo kamanut ii ko teret noton ne kitoken mwanichuton ii bo avocado, si matumdakei mwanichuton bo avocado che kakomong che kakobun mashinit orit ii, si maitya kobit ii hasara en kazit ne kakyai noton ne oo nebo keip avocadoinik ii, ak yeityo kinde mashininiton asi kobit komong mwanichuton bo avocado.

Kit nenyone metinyu iniker niton ii ko apit noton nebo M_pesa noton netonjin kampunitab Safaricom, kiboisien apiniton kiyokto rabisiek yon moche chito koyokto rabisiek anan ii koyokchi chito ake rabisiek, koraa keboisien kokonoren rabisiek m, koraa koimuch isome rabisiek en yuton koraa chebo fuliza okere ole tindo chichi kiwangoit nebo silintaman ak sisit chebo fuliza cheimuch kobesen inendet en apiniton bo M_pesa, en apiniton koraa koimuch inemunen rabisiek cheguket kobwaa inam en eungung anan ialen airtime koraa, so apiniton kobo maana kabisa koyokto anan kokonoren rabisiekwak chetindo simaimuch kochor chi anan simaimuch kowecgowech inendet.

Ole kiyoito boisioni ichenge chito kompyuta neboisien ak icheng elemiten muswoknotetab, yeko ii nyoru chito tuguchuton tugul ii isib linkit noton nebo Itax, linkit noton nebo Itax komutin inyon yuton ii pechiniton ii, yeitio ichil chito nambarishek choton chebo kipandengung sikomuch ichop ee KRA ,KRA koimuch isomen chito kazit ii amun kimokyingee yon isome kasit ii anan koyon kikesirin kasit ii sikobit ilibonji sirkali kii kitikin ingobeku arawet.

Amunei siachamei boisioni ko amuun kibendatee en emeet kiite konaishek chechaang chebo emanii nitoon kora kegere tuguuk chechaang age nae tuguuk chechaang che tesetai en nganasosiek che terter en emanii nitoon kora ko boisioni ko koniin otuyee ak biik ii kobuun nganasosiek che terter en emanii nitoon ii ago bituu inai tuguuk chechaang che tesetai en emet ii ago otuye ak biik chebunuu nganasosiek che chaang emani.

Inageer ni ko kiit ne nyoonjaan metit ii ko lewenisheet nekiboo kenyiit ab elisheek aeng ii ak tipteem ak aeng kora ko kale ole kibaishaitoi musangnatet ab kasari kisultaen kapelisheet nebo kuraisheek chotoon che kikibiir en kenyiit notoon ii kobuun ii biik chotoon ii chebo boror chotoon icheek biriik ab kura chebire kura agomwa kole ngo ne machei kondicho ichegeet.

Achame boisioni amuun angen ale ye ayai boisioni kotoor anyorjinigei keljiin ii ago yaan nyorjigei keljiin ii komuuch konyoor lagook kyuuk chaame anan che tareteen gei en sugulisheek anan ii ko che alupaneen rapisheek che magatiin en sugul bo kamanut boisioni kabisa amuun ii taretaan ii ago taretii familia nengunget ii en at Gaan tugul amuun inamkyigei rapisheek ii ko amuun ayae boisioni ii ataretaksei amuun anyoruu at Gaan tugul.

Kit ne tesetai en Yuu agere biik chesirei gei siregei ichegeet en kitabuut anan kartasiit ii asikobiit ii koinyorjigei taretet imuuch ko taretet kobuun serikalii anan ii kopuun kampunit age tugul ii negaitoi taretet kityoi gei biik bichutoo ii ko kampangangei asikobiit ii kosirgei ichegeet agenge en agenge yeityaan ii amangu kogochii listiit nitoon ii kameet notoon nekatabaat en yutoon ii ne taguu kele inendet ne indochiin kasiit nitoon bo sireet ab biik.

Obwoti betut netai kabisa oyoe boisioniton nii , boishet noton nebo kechil kompyuta ii asikobit iyai tuguk chechang cheterter chetienengee iniyoe , kin ochile netaa kokichuton orokenet misink amun kiolele imuch achil torachil tuguk chemochoton ii tor kowechowecho kompyuta akoto kokoonyoru asenet neo misink lakini kianyanai baadaye ole maimuch kowechowechok en roisi kompyuta inichil kityok, kobaten yoche inai kityok yekiboishoitoi asiyaen tuguk choton chebo komonut chewendi kotoreti.

Kit nenyone metinyu inoker niton ii ko bik choton cheyoe kasit nebo biashara nebo mayainik chekioldote anan kosambusa ii choton chekioldote en oret togu kole bichuton kotoreti bichoton ii kobit kotesak en biasharaikwak ii, tuguchoton chenyolunotin iniyoe kasinoton ii bo mayainik ak sambusainik chekitembezenoten en toonishechoton cheechen ii ak toonishek chemengechen asikobit konyorji keljin bik cheyoe kasinoton cheimuch kotoretengee.

Kit nenyone metinyu inoker niton kotogu kele kokobosok lagok chemonyonjigee ee omitwogik cheititotin en atkan tugul , amun ii ingiyonchin ak kenyishek choton chebo let kongeten kenyitab eliput agenge bogol sogol ii ak tisaini ak somok ii kokiyoton kokichang lagok ii chekimogonyorjingee omitwogik cheititotin ko ingoit any kenyitab elipushek oeng ak tiptem ok oeng ii kokobor kole lagok chechang kokokonyorjigee omitwogik choton cheititotin, so koboru kole ee kutesee taa kebendi elemaya kibosoksee lagok choton chemonyornjingee omitwogik choton chemoititotin

Kit netesee taa en yu koboru kole mi lagok ak barnotik ii chekochopchigee sikobit kobir icheget pichait nebo kipagenge asikobit kobwaten kasarta, kasariton nemiten en inguni ee bichuto koraa lagochuto ak neranichuton ii koboru kele boiboi icheget ii alak ii kororiitos alak koboiboi togu en togochikwak kole mi boiboiyet neo.

En kireyu kochang iman tuguk chebo komonut ii en borto ako en chametab kee nebo bor nebo chi en atkan tugul, tuguk chebo komonut ii kokonoto beek ii soda en ireyu ii ak machungwainik koboto iin ee sukuma, kabejishek ak iin koboto mwanik ii nyanyek ii ,okere koraa okot bendo, bendo kobo komonut ii amun ii teche borto.

Ngamnatet ne makyinigei en baishonii ko yachei ingen mianwagik chotoon cheame biik chename biik ak ole kinyaitaa mianwagik chotoon ii ak olekistaen gei mianwagik chotoon simanaam biik ii ak olaan kanam ii kercheek chotoon chekilugui ii asikobiit kesaap ii anan asikobiit koistaningei mianotoon ii en borto ab chitoo tuguk chemagatiin ii anan gariik che yachei itinyei ko kobataa glofisiek sikobiit yeimuuch Inaam chitoo komanamiin miando ne tinyei chii chotoon kobataa abronisheek ii maskisiek kobataa akoot chebo konyeek.